Ũndũ ũyũ gĩcigo-inĩ gĩakwa ucenjetie na njĩra nene mũno, nĩgũkorwo mĩgũnda mĩaraganu ndĩtũraga. Mĩgũnda ĩ, ĩrĩa ĩ gĩcigo-inĩ gitũ ĩna kĩharũrũka kĩnene, ona mĩtĩ mĩingĩ. Koguo ĩkagirĩrĩa ũtũmĩri wa macini ta ici. Andũ nĩmekĩrĩire mũno ũrĩmi wa gũtũmĩra macembe, na harĩ ũkui wa indo cia mũgũnda, andũ nĩmahotete gũkorwo magĩkua indo ciao na mĩgongo kana magatũmĩra nyamũ. Ningĩ-rĩ, macini ici nĩcitũmagĩra maguta maingĩ ũkĩrigithania na hinya ũrĩa nyamũ ĩgũtũmĩra, na gũtirĩ gharama ĩgũkorwo ho ya maguta

Ũrĩthia wa Mbũri rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, ũkoretwo ũhĩmbĩirio na njĩra nene. Nĩgũkorwo Mbũri, irĩithagio na njĩra ĩmwe hũthũ mũno. Ũũ nĩ ta, kũmĩoherera, kũmĩoha kũgũrũ, ũkamĩoherera handũ kamũtĩ-inĩ ĩkerĩithia. Kaingĩ ciohagĩrĩrwo handũ he na gĩthaka kana handũ harĩ na nyeki. Arabu noũcoke ũmĩoherere na njĩra ĩngĩ, ũmĩoherere handũ nja, ũmĩrehere mahuti ũmĩcurĩrie. Koguo Mbũri nĩkoragwo na mĩrĩithĩrie ĩrĩ, na ĩgakorwo ĩ mĩhũthũ mũno

Macini ya gũkama, nĩ macini njega mũno. Na harĩ Mũndũ ũtoĩ kũmĩhũthĩra, nĩkoragwo na mathĩna. Niĩ rĩrĩa ndanamĩtũmĩra, yanakorwo ĩrĩ na baida nene mũno. Nĩgũkorwo nĩhũthagia wĩra, na wĩra ũkarutĩka na ihenya. Ĩno nĩ macini ya bata mũno, harĩ arĩmi arĩa marĩithagia ng'ombe nyingĩ. Taniĩ-rĩ, ndĩithĩtie ng'ombe nyingĩ na niĩndeithagia mũno nĩgũkorwo nĩhotaga gũkorwo ndĩkĩtie gũkama iria mathaa marĩa magĩrĩire nga.

Ũrĩithia wa ng'ombe harĩ rũrĩrĩ rwitũ ũrĩ bata mũno, nĩgũkorwo ũrĩithia wa ng'ombe nĩ ũheaga arĩmi iria, rĩrĩa mendagia na makahota kũgũra gĩa kũrĩa ona gũtũmĩra mabataro-inĩ mangĩ. Ningĩ-rĩ, ng'ombe o icio nocio cithiaga gũtwarwo gĩthĩnjĩro, cikendio mũrĩmi akona mbeca. Ũyũ nĩ ũhoro wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa.

Waru rũrĩrĩ-inĩ rwaka wĩ bata mũingĩ mũno. Nĩgokorwo waru nĩũriagwo, na nĩũthondekaga irio njega, na ciĩ na cama. Ningĩ-rĩ, o waru o uyũ noguo ũthiaga ũkendio kũrĩa thoko, mũrĩmi akona mbeca. Koguo waru nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Ningĩ waru nĩũheaga Andũ, kanya ga kũruta wĩra na makarĩhwo. Andũ aingĩ marutaga wĩra mĩgũnda-inĩ ya waru na gĩbarũa, makarĩhwo o mũthenya.

Wambere ingĩamba ndute mũndũ ũrĩa abatiĩ kũgetha thibinanji, nĩgũkorwo nĩharĩ mĩgethere ngũrani, na kũringana na ũrĩa ũkũgetha nĩgwo ũgũkiuga ũrĩa thibinanji ĩgũkorwo ĩhana yakinya thoko. Ũrĩmi wa thibinanji ũbatiĩ gwĩkwo na ũigĩrĩrĩki mũingĩ mũno kuuma rĩrĩa ĩrarutwo tuta-inĩ nginya rĩrĩa ĩrathiĩ kũhandwo nĩgetha ĩthiĩ nambere na gũkũra. Ningĩ ingĩtua kũruta mũndũ, nĩngũmwĩra amĩhe maaĩ ma kũigana na amĩkĩrĩre thumu ta wa ng'ombe kana mbũri, nĩgetha ĩhote gwĩka wega.

Haha nĩ ũrĩmi ũrathiĩ na mbere, na nĩ ũrĩmi wa gũtũmĩra matinga kana macini. Matinga maya mathiaga mĩgũnda kĩmera gĩakuhĩrĩria gũkinya, nĩgetha maharĩrĩrĩe mũgũnda ũtanahandwo. Matinga nĩ njĩra ĩmwe njega mũno ya kũrĩma, nĩgũkorwo mekaga wĩra ũyũ na ũigĩrĩrĩki, magatigĩrĩra mũgũnda nĩwarĩmwo o ũrĩa kwagĩrĩire. Ningĩ-rĩ, nĩmarutaga nginya thangari, irĩa ĩthumbũraga arĩmi. Ũrĩmi wa matinga nĩũmwe ũkoragwo ũrĩ mwega mũno harĩ Andũ arĩa mena mĩgũnda mĩnene·

Ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Ĩno, nĩ njĩra ya kuiga mahuti, ma ng'ombe kana nyamũ iria ingĩ cirĩithagio mũciĩ, nĩũndũ wa kĩmera kĩrĩa gĩũkĩte. Aingi mekaga ũũ nĩũndũ wa kũmenya kĩmera kĩrĩa gĩũkĩte nĩgĩgũkorwo gĩtarĩ na mahuti, na ng'ombe ciao, kana mbũri ciao, kana mahiũ nĩmagũkorwo makĩaga mahuti. Koguo ĩno nĩ njĩra ĩmwe njega ya kũiga mahuti, na kũgirĩrĩa ng'aragu ya ng'ombe. Ĩno nĩ njĩra imwe njega mũno, nĩgũkorwo mũrĩmi ndekũnoga rĩrĩa mahuti maya ma, amaigĩte haha, tondũ arĩbataraga o gũthiĩ kũruta tũnini agekĩrĩra ng'ombe.

Harĩ ũreri wa tũcaũ, gacaũ kuma gaciarwo nginya mweri wa kana, gakoragwo gakĩheo iria, gacaũ gatingĩhota gũkorwo gakĩrĩa kĩndũ kĩngĩ tiga kũnyua iria, na nĩrĩo rĩgateithagia kũgĩa na hinya nginya gagakinya ga kũrĩa mahuti. Ningĩ gacaũ gaka nĩ kamenyagĩrĩrũo mũno na gakaigwo handũ hatekuonana na thũ oyothe ta thuraku, kana ngũngũni, kana ngũha.

Mathako ma mahenya ta magũtengera nĩmarĩ bata mũingĩ mũno, nĩgũkorwo mĩrĩ itũ nĩrĩgĩaga hinya ĩkahota gwĩtiria mĩrimũ na ĩkahota nginya gũkorwo ĩtakũthĩnĩka nĩ maũndũ mathiaga na mbere mĩtũrĩreinĩ, ningĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kweheria mathĩana mangikorwa magĩthumbũra mũndũ akirinĩ nĩgũkorwa rĩrĩa mũndũ aratengera akoragwo akiri ciake cirĩ ha gũtengera harĩa igũkinya na rĩrĩa egũkinya kwoguo nĩ ũndũ wa bata mũno, ningĩ rĩ mũthako ũyũ wa mahenya nouhwo ũthiaga ũgatwara andũ nginya nja ya bũrũri na akahota kwona mbeca na ciringi njega.

Aya nĩ arĩmi maraharĩria tuta, nĩgetha maite mbegũ. Warora haha hangĩ nĩũrona hena tuta ũrĩa ũkũrĩte. Ũguo ĩno ĩkoragwo ĩrĩ njĩra ya kũhanda mũmera kuma ũrĩ mũnini, rĩrĩa wĩ gabegũ nginya rĩrĩa wakinya wa gũthamio gũtwarwo mũgũnda nĩgetha ũhandwo. Tuta nĩũmenyagĩrĩrĩo mũno. tondũ kĩu nĩkĩo kĩhumo kĩa mĩmera ĩrĩa mĩingĩ ĩhandagwo mĩgũnda-inĩ.

ĩno nĩ njĩra ĩmwe njega mũno ya kũhe andũ maĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Maĩ mekĩragwo gĩtangi na makaigwo handũ igũrũ nĩgetha mahote gũtherera kũgerera mĩbaibũ makĩingĩraga mĩciĩ ya andũ nĩgetha mateithie andũ harĩ ũrugi, harĩ mabataro ma mũciĩ ta kũhũra nguo, gũthambia indo na ningĩ ona gũkũria mĩmera mĩnini ta mboga, nyanya iria cihandagwo mĩciĩ-inĩ.

Ũrĩithia wa ng'ondu nĩ ũrĩithia mwega mũno nĩgũkorwo ng'ondu nĩrĩ nyama njega rĩrĩa yathĩnjwo, na rĩrĩa ĩkinyĩte ya gũthĩnjwo nĩkoragwo ĩrĩ nyama ya bata mũno. Ningĩ-rĩ, ng'ondu nĩikoragwo ĩrĩ njega na gwĩtiria heho, kwoguo kũndũ kũria kwĩ heho ng'ondu nĩ ihotaga gũkorwo cigĩthiĩ nambere wega itegũthĩnio nĩ mathĩna ma mĩĩrĩ. Ningĩ ng'ondu nĩtũheaga ngothi yayo, ĩrĩa ĩtũmĩkaga gũthondeka nguo, ngobia ona kana ibeti.

Harĩ maũndũ maya, ũhandi wa mĩtĩ nĩguo ũkoretwo ũngenetie mũno, nĩ gũkorwo mĩtĩ nĩteithagia gũthondeka rĩera rĩrĩa rĩtũrigicĩirie. Ona ningĩ mĩtĩ nĩ ĩhotaga gũtũma gĩcigo gĩakwa kĩgĩe na mbura ũguo ũhandi wa mĩtĩ nĩ kĩndũ gĩa bata. Ningĩ rĩ mbembe iria cikoragwo cihandĩtwo mĩgunda kana kahũa kana o mĩmera o yothe nĩ ĩbataraga mĩtĩ nĩgetha kũrigĩrĩria kĩguo, koguo ũhandi wa mĩtĩ rĩ nĩ kĩo kĩndũ kĩrĩa kĩngenagia mũno.

Ũyũ nĩ ũkui wa mahiũ, ta ngombe, kuma gĩcigo kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ. Ngari nĩ tũmikaga hĩndĩ iria nyamũ ĩratua kweherio gĩcigoinĩ kĩrĩ haraihu na kũrĩa ĩratwarwo. Ningĩ rĩ, korwo ngombe ĩno ndĩgũtwaragwo kũndũ kũnene, ingĩtwarirwo na magũrũ. Koguo nĩ kuga, ngari ĩratũmĩka nĩgũkorwo ngombe ĩno ĩratwarwo kũndũ kũraihu, na kũrĩa ĩrĩ. Koguo ĩyo nĩyo njĩra njega mũno, ya gũtwara ngombe kuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, angĩkorwo ĩrathiĩ thabarĩ ndaya.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ũrĩmi wa nyanya wĩ bata mũno. Na andũ aingĩ arĩa makoretwo magĩka ũrĩmi wa nyanya, mawĩkaga na njĩra imwe ya ũigĩrĩrĩki mũingĩ mũno. Nĩgũkorwo nyanya nĩyendaga gũkorwo na ndawa ya kũgitĩra tũtambi. Ningĩ nyanya nĩbataraga gũkorwo ĩ na maĩ ma kũigana, ona thumu wa kũigana. Arabu andũ arĩa aingĩ makoragwo na mĩgũnda ya nyanya, makoragwo mamĩigĩte hakuhĩ, makoragwo macihandĩte hakuhĩ na njũĩ, nĩgetha mone maĩ ma kũigana, nĩgetha itigakorwo cikĩũma. Koguo nyanya nĩ kĩndũ kĩmwe gĩbataraga ũigĩrĩrĩki mũno, na andũ aingĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa matihĩmbĩirie ũrĩmi ũyũ.

Ici nĩ irio kaingĩ ũcemanagia nacio mĩkĩra ya barabara na irio ici nĩ cirĩ njĩra ĩmwe njega mũno na thaka ya gũcirĩa, nĩ gũkorwo itikoragwo na mĩrĩre ya naihenya, ningĩ no ũmĩrĩe o kahinda o gothe ka mũthenya. koguo rĩrĩa rĩothe ndacemania na irio ici barabara, nĩ njugaga nyitĩrwo na karatathi, na ngekĩrĩrwo cumbĩ, ngathiĩ ngĩrĩaga barabara itekũigua thĩna.

Ũyũ nĩ ũndũ ũmwe ndane, ndekire mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na igĩri, rĩrĩa kwarĩ na mũrimũ wa korona. Hĩndĩ ĩrĩa ndekire ũũ ndiaiguire wega tondũ hakinya nĩ handũ ha gũĩkĩrwo kĩndũ iniũrũ, nĩhakoragwo harĩ na ruo rũingĩ mũno na thithi mũingĩ mũno ona ũgatũma wĩigue ũtaiganĩire. Kwoguo ũyũ ti ũndũ warĩ mũthaka mũno, na ndaiguire thithi mũingĩ mũno iniũrũ ona kanua.

Rĩrĩ nĩ rika rĩa mumo. Rĩka rĩrĩ nĩ mbeũ njĩthĩ, ĩrĩa ĩrĩ na hinya na mayũ makumĩra barabara-inĩ kũrũrũngana, magĩtetia thirikari nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa thirikari ĩreka moru, na marĩa ĩtarahingĩria mũingĩ. Koguo andũ aya harĩ, marĩ na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ, nĩgũkorwo nĩo marĩ na hinya ũcio, wa kumĩra, mabarabara-inĩ, gũtetera mũingĩ nanĩgetha thirikari ĩke maũndũ marĩa magĩrĩire na ĩtige gwĩka maũndũ marĩa matagĩrĩire.

ĩĩ nohote kũririkana rita rĩa mbere rĩrĩa ndekire ũndũ ũyũ, rita rĩa mbere kuoywo irore, nĩndarĩ na kahinda karitũ mũno, nĩgũkorwo ndiamenyaga ũrĩa mũndũ abatie gũkorwo akĩigĩrĩra ciara, nĩndathĩnĩkire mũno ingĩkamenya mũndũ ndabatiĩ, gũkorwo, ena kĩndũ gĩothe kĩratũma, irore ciake ciĩhithe, ta rangi, kana gĩko kĩingĩ. Hĩndĩ ya mbere gwĩka ũũ, yarĩ rĩrĩa ndoyaga gĩbandĩ, kwoguo nĩnda, koretwo ndĩ mũnini, nanĩndahotire, gũkorwo, ngĩthĩnĩka mũno, tondũ ndiakĩmenyaga ũrĩa hathiaga, nandia, nandanyitirwo guoko, nĩgetha njigĩrĩrwo ciara ciakwa, ngioywo irore.

Haha nĩ makanika ,e ngarinĩ akĩmĩthondeka. Ngari ĩno kwahota gũkorwo ĩna gathĩna ka injini, kana akorwo aramĩrora indo ta ũiro, maĩ ma injini, kana ona maguta. Ningĩ-rĩ, ũndũ ũyũ nĩũbatiĩ gũkorwo ũgĩkwo kahinda gwa kahinda, nĩgũkorwo ngari ĩ na thĩna o wothe na ĩkorwo ĩ bara, no ĩna ũhotekekũ wa gũĩka mũtino. Koguo nĩ wega Andũ makahota kũtwaraga ngari ciao ngarachi, nĩgetha cĩkahota kũrorwo mathĩna marĩa cĩngĩkorwo ciĩ namo.

Ngatho cia mwanya kũrĩ kambuni itũ twendete mũno ya gũtũhe thitima itũũra-inĩ ritũ. Nĩ ingĩenda ndĩmũmenyithie na gĩtĩyo mũno, kũrĩ na gĩtugĩ gĩa thitima kĩgwĩte barabara-inĩ mwena wa Kandara, Murang'a, itũũra-inĩ rĩa Githama. Kwogwo nĩ ingĩenda mũhote gwĩkinyia itũũra-inĩ rĩu mweherie gĩtugĩ kĩu barabara-inĩ, nĩgũkorwo nĩgĩkũhingĩrĩria ũthii wa barabara. Na ningĩ nĩ mũtino mũnene kũrĩ aikari a itũũra rĩrĩ, nĩgũkorwo thitima nĩ ĩrehaga mĩtino mĩingĩ. Ingĩhoya mwĩkinyie itũũra-inĩ rĩrĩ nĩgetha mwoye ikinya.

Makinya ma gwetha kĩbandĩ bũrũrinĩ wa Kenya nĩmakinya marĩ bata mũno. Nĩũbataraga indo ta birth certificate ya mũndũ na ibandĩ cia aciari ake icio nĩ indo iria cikoragwo cirĩ cia bata mũno harĩ woi wa gĩbandĩ, ningĩ mũndũ nĩbatie gwĩkinyia gwa thirikari ĩrĩa ĩ hakuhĩ nake ta Huduma centre kana borithi nĩgetha oywo irore cia gũthondekerwo gĩbandĩ. Ningĩ mũndũ ekĩte mahĩtia rĩ ,wambere ambagirĩrĩa na gũthie borithi kwandĩkithia statement yothe ĩrĩa ekĩte, mahĩtia marĩa ekĩte na rĩrĩa ekĩte mahĩtia macio nĩgetha ũthũthũria ũthie na mbere na mũndũ ũyũ nĩagũkorwo akinyĩte makinya marĩa magĩrĩire ambĩrĩria na hau.

Wa mbere ingĩtua kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, ingĩmuonia nĩ ha abatie gũthiĩ harĩ macini yake ta ya computer kana thimũ. Ndĩmuonie nĩha abatie gũkorwo agĩthiĩ nĩgetha aihũrie igoti. Wa kerĩ ĩngĩmuonia nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩagĩrĩire rĩa kũihũria igoti, na kũihũria kĩrĩa gĩothe kĩrabatarania. Na wagatatũ, nĩingĩmwĩra kĩrĩa gĩothe gĩbataranagia. Indo iria abatie gũkorwo nacio ta gĩbandĩ, namba cia gĩbandĩ, na mbica ciake

Ũyũ nĩ ũrũmwe wa kambuni iria ithondekaga sausage , na irutaga sausage ici kuuma kũrĩ arĩmi. Kwoguo ikoragwo inyitanĩire na arĩmi nĩgetha cihote gũkinyanĩria mabata mao, na ningĩ cikahota kũhe arĩmi kanya ga kwendia mahiũ, nyama ciao kaana mahiũ mao kũrĩ kambuni. Ũyũ nĩ ũnyitanĩri mwega mũno na nĩ ũkoragwo wĩ mwega nĩ tondũ nĩ ũteithagĩrĩria kambuni na nginya arĩmi magakũrania.

Harĩ gĩthomo, mĩtambo ya kĩĩrĩu ya gĩthomo nĩtũmĩkĩte wega harĩ gũkinyanĩria na gũthomithania thiomi ngũrani kuma rũgongo rwa bũrũri na bũrũri wothe handũ wa rũma. ithomo cia nenda cia kĩĩrĩu nĩ itũmĩkĩte wega nĩ gũkorwo ciana na andũ agima nĩmarahota gũtũgĩria na kũmenya thiomi cia arĩa angĩ.

Wa mbere ingĩruta mũndũ ũrĩa abatairie gũtũkania tĩri na githimo gĩa thumu kĩrĩa abatie gwikĩra tĩri ũcio wake, na harĩa abatie gwĩkĩra. Kaingi, nĩ wega ekĩre handũ haha harĩa, handũ harĩa he hakuhĩ na mũtĩ, nĩgetha hakorwo na kĩruru, nĩgetha riũa rĩtigathũkie mĩmera yake. Ningĩ ona niabatie kũmenya nĩ wega ona akĩigaga mũtĩ-inĩ atĩgĩrĩre handũ hau nĩharakinyĩrwo nĩ riũa. Ningĩ nĩ-ingĩmũruta ũrĩa abataire gũitĩrĩrĩa maĩ mĩmera-inĩ ĩrĩa ĩkũhandwo haha. Ũyũ nĩ mũthemba mwega mũno wa ũrĩmi, na nĩũkoretwo ũgĩteithia arĩmi aingĩ mũno, arĩa matarĩ na mĩaramano ya mĩgũnda.

Ũtherĩa wa marĩa matũrigicĩirie nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata mũno, nĩ gũkorwo tweka ũtheru ũguo nĩtũrigagĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ. Indo ta rwagĩ nĩciĩhithaga gĩko-inĩ kana handũ harĩa he na gĩthaka kogwo hĩndĩ ciothe tweka ũtheru wa marĩa matũrigicĩirie tũkoragwo tũkĩhũrana na mĩrimũ. Ningĩ tũgathondeka harĩa tũikaraga hakorwo he handũ hega na tũkeheranĩra na mathĩna o na nyamũ irĩa cingĩhitha indo-inĩ ta takataka, nyoka, mbumbui nĩ nyamũ cia imwe irĩa cĩhithaga kũu, kogwo nĩ wega tũgaikaraga tũrĩ handũ hatheru kũgirĩrĩria mĩtino ya nyamũ ici.

Gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩrĩ bata mũno harĩ rũrĩrĩ rwakwa nĩ gũkorwo nĩ mũmera wĩkaga wega na nĩũtũgĩrĩtio mũno. Harĩ rũrĩrĩ rwitũ , nĩtũũtũmagĩra gũthondeka mbeca tondũ rĩrĩa wakũra na wakinya ha kũgethwo nitũwendagia na tũkona mbeca. Nyingĩ rĩ, ũkoragwo ũri irio njega na nĩ irio cithondekaga mwĩrĩ koguo nĩcigitagĩra mĩrimu mĩingĩ muno na cigatũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ mũmera wa bata mũno ũyũ.

Kũiga igunyũ, kana gũcirĩithia, nĩ kĩndũ kĩrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Ithuĩ twĩkaga ũũ mũno mũno rĩrĩa tũrenda kũrĩithia ngũkũ. Ngũkũ nĩciendete gũkorwo cikĩrĩa irio, indo ta igunyũ nĩgetha cigakorwo na mĩĩrĩ mĩega. Ningĩ nĩcihotaga gwĩtiria mĩrimũ na cigakorwo na kĩrĩa gĩothe mĩĩrĩ yao ĩrabatara, kũhũrana na mĩrimũ kana mathĩna marĩa cingĩkorwo cirĩ namo. Ningĩ ici nĩ irio cia raithi, tondũ citibataraga kũgirwo nduka-inĩ, ithondekagĩrwo oro mũciĩ. Nĩ irio njega cia ngũkũ.

Tũkĩambĩrĩria, haha harĩ na ngucanio ya borithi na raia. Nĩ kuonania, raia he kĩndũ ekĩte, gĩgatuma , gĩgatuma thirikari ĩrakare na yũke kuoya ikinya. Mũno mũno ũngĩtuĩria, rika rĩa mumo nĩrĩo rĩgĩkoo riumĩte kũrũrũngana, rĩgacũngĩria ũndũ ta ũyũ. Koguo, thirikari ĩkoya ikinya rĩa kũmanyita, na gũthiĩ kũmatwara igoti-inĩ. No rĩrĩ, ũndũ ũyũ ndũbatiĩ gũkorwo ũkĩhanĩka nĩ tondũ rika rĩrĩ rĩa mumo rĩkoretwo rĩgĩtetera bũrũri na aKenya arĩa angĩ, arĩa matangĩhota gwĩtetera. Koguo

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ ũhandi wa indo tuta-inĩ. Tuta nĩ harĩa mũmera, kana mbegũ ihandagwo, ĩngĩgakinya nĩgũthiĩ mũgũnda, gĩkĩ nĩkĩo gĩkĩro ĩgeragĩra. Ĩrutagwo haha tuta-inĩ thutha wa gũkorwo ĩna ũraihu ũrĩa ũkũhota gwĩtiria makũmbĩ marĩa makoragwo mũgũnda-inĩ, ta rũhuho, kĩguo na, na hakorwo he na mathĩna mangĩ ta ma kũranga rangwo. Koguo rĩrĩa kĩndũ kĩahandwo tuta-inĩ rĩ, gicokaga gĩkarutwo ho, gĩgathiĩ gĩgatwarwo mũgũnda. Haha rĩu, nĩharonania harĩ na mĩmera ĩrĩa ĩmerete, na nĩmĩkinyu ya gũthamio ĩtwarwo mũgũnda ĩhandwo wega.

Haha nĩ ũgethi wa makorobia. Makorobia maya, makoragwo marĩ mĩtĩ-inĩ ya mũkorobia. Mathiaga magatuo kĩmera gĩakinya, na rĩrĩa makũra. Ikorobia rĩrĩ nĩ mũthemba wa haci, na nĩrĩgethagwo rĩrĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩgũkoragwo na rĩ ho rĩgethagwo rĩa export, na nĩgũkoragwo na rĩrĩa rĩgethagwo rĩa hũrũrũ. Export nĩ ikondobia rĩrĩa rĩtakoragwo rĩrĩ ikũrũ, na mũno mùno rĩtwaragwo nja wa bũrũri, rĩthiĩ rĩgathondeke indo ta maguta. Rĩrĩ rĩngĩ rĩtagwo hũrũrũ, rĩgethagwo ikorobia rĩrĩa ikũrũ, na rĩtwaragwo rĩkarĩo thoko-inĩ kana rĩgatwarwo iganda-inĩ, nĩgetha rĩthondeke indo ta maguta. No kaingĩ-rĩ, ikondobia rĩrĩ rĩtuagwo rĩrĩ hũrũrũ, rĩkoragwo, rĩtwaragwo kambuni cia Kenya, nĩgetha rĩthondeke indo o gũkũ bũrũrinĩ. No export, ĩtwaragwo nja wa bũrũri, na ũrĩmi wa makorobia ma haci, nĩ ũrĩmĩ wĩ mbeca mũno, ũtũgĩrĩtio mũno, makĩria gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya.

Ĩno nĩ njĩra ya kũhe mĩmera maĩ. Na ĩno nĩ njĩra ĩrĩa yũkĩte thutha wa arĩmi gũtuĩria na kuona thĩna wa maĩ na thĩna wa gũkorwo me na kahinda karitũ rĩrĩa marahe maĩ mĩmera yao. Koguo nĩmokire na njĩra ĩngĩ ya gũthondeka mĩtũngi, makamĩnyitithania na mĩberethi, ĩhote gũtambia maĩ mĩmera-inĩ. Ĩno nĩ njĩra ĩmwe yonanĩtie ũgĩ wa Arĩmi. Na gĩcigo-inĩ gĩakwa-rĩ, Arĩmi nĩmatũgĩrĩtie njĩra ĩno mũno. Na nĩ njĩra yonekanĩte nĩ njĩra njega ya gũtigĩrĩra mĩmera ĩna maĩ ma kũigana.

Maya nĩ matumbĩ marĩa marekagio nĩ ĩ, nyamũ ta ngũkũ, kana mbata. Mũno mũno, arĩmi a gĩcigo gĩakwa marĩithagia ngũkũ. Nĩho monagĩra matumbĩ. Matumbĩ maya, nĩmo makomagĩrĩrio no ngũkũ o icio nĩgetha maume tũcui. Ningĩ-rĩ, ici nĩ irio imwe citeithagia mĩrĩ itũ mũno, nacio ikahota gũtũteithia tũgitĩre mĩrimũ. Koguo-rĩ, itumbĩ nĩ irio cia bata mũno harĩ mĩrĩ itũ. Ningĩ, matumbĩ nĩmatũmĩkaga harĩ biacara. Tondũ matumbĩ nĩmendagio, mũrĩmi akona mbeca na akahota kũgũra irio ingĩ. Na ningĩ akahota o kũgũrĩra ngũkũ ciake irio njega.

Andũ arĩa matakoragwo na gwa gũikara, marigagĩrĩria gwĩkora mĩkĩra-inĩ ya barabara, magatua kũu nĩkuo miciĩ yao. Andũ aya nĩmathiaga kinya magakinya kũgĩa ciana rĩrĩa magimara, ciana ici-rĩ, nĩgũkorwo itirĩ na mĩciĩ-rĩ, cithiaga na mbere na gũikara na aciari ao o mĩkĩra-inĩ ya barabara. Andũ aya kaingĩ matikoragwo na wĩra, na maumanagia kuona irio ciao cia o mũthenya rĩrĩa mahoya mbia, na maheo mbia icio makahota kũgũra kanyamũ mangĩrĩa. Ningĩ nimageragĩra mathĩna maingĩ mũno, nĩgũkorwo gwa gũkoma mũno mũno rĩrĩa gwakorwo kwĩ na heho, ona kana mbura nene, nĩmagaga gwa gũkoma na magakorwo matarĩ, mena mathĩna maingĩ ũtukũ wothe, kana rĩrĩa riothe kwĩ na rĩera rĩtarĩ rĩagĩrĩru. Thirikari nĩgeretie mũno kũhũrana na andũ aya maikaraga mĩkĩra ya bara, na kũgeria mũno mũno ũrĩa mangĩhota kũmateithia, nĩgetha mone handũ mangĩta mũciĩ.

Ũndũ ũyũ ũkoragwo ũkĩhanĩka o ihinda kwa ihinda, rĩrĩa andũ makoretwo me kũndũ mũingĩ-inĩ na handũ harĩa maramenya noho mangĩona ngari. Nandũ ta aya makoragwo metereire ngari kana makorwo metereire handũ harathiywo mathaa makinye nĩgetha mathiĩ. Aya, aya nĩmaronekana nĩ andũ matarĩ na ũru na mũndũ, na andũ metereire kĩndũ gĩa bata mena, mena ũrũmwe, na watuiria wega nĩ ũgũkora metereire kĩndũ kĩmwe o magĩteretaga o metereire matarĩ na ihenya.

Maũndũ ma bata mũno harĩ technology teno, nĩku, nĩ maũndũ ma kũhota gũtũma na kwamũkĩra mbeca kũgerera ng'enda cia ũkinyanĩria, na kũgerera mĩtambo ya kĩrĩu. Nĩũkuona haha harĩ na bengi na harĩ na ona M-Pesa, kũrĩa mbeca cigeragĩra. Ũndũ ũngĩ wa bata, nĩ harĩ na indo ta Business Management, ici nĩ cia gũteithĩrĩrĩa mũndũ kũramata mbiacara yake, harĩa hothe angĩkorwo arĩ. Nĩngĩ harĩ ona education nĩkĩo gĩthomo. Na gĩthomo mũndũ no ahote gũthiĩ na mbere na gĩthomo gĩake o harĩa arĩ, bata nĩakorwo arĩ na thimũ yake ya guoko. Ningĩ mũndũ rĩrĩa atarĩ na kahinda kega, nĩakũhota kũrora, kana kwĩrorera thinema harĩ thimũ yake. Mau nĩ maũndũ mamwe marĩa marĩ bata mũno, harĩ thimũ, na thimũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Nĩgũkorwo maũndũ maingĩ na hakuhĩ maũndũ mothe marekĩka kũgerera thimũ.

ĩno nĩ obici, na harĩ na mũndũ ũrenda kũmenya makĩria ,wĩgiĩ maũndũ marĩa makoragwo obici-inĩ ĩno. Mũndũ ũrĩa wĩ obici-inĩ aramũtarirĩria kĩrĩa gĩthiaga na mbere obici-inĩ ,na nĩ maũndũ marĩkũ mekĩkaga obici-inĩ ĩno.